Tijni itimo ka widwa ni o olne gik ma opidh pi to okdwa ni pi mondo odhi mang'eny. Idwaro ni giyud pi matin matin e yo maber. Kidwa timo tijni to ibet gi chupa gi tol gi pipe ma idhi tucho godo wi chupa mondo mi pi ochop ne gik ma ipidho. Mokwongo iolo pi e chupa ni to itweyo pipe e dho wi chupa. Itucho dho wi chupa to itweyo e pibeni. Kisetimo kamano tichak itweyo pipe e tol. Kendo ikwong igero yien ma idhi tweyo e chupni gi. Kise tweyo itweyo gi e yiende gi moro ka moro gimipidho moro ka moro iketone chupani ma pi dhiye mondo odong e yo makare.